Ore ena baye esiai oo nkitung'uuni netaa ene tipat oleng' te murua ashu etaa entoki e maana etaa entoki e tipat nagira iltung'anak aendeleza, isaidia iltung'anak ee ailepunye sininje, nisaidia sii ailepunye kiuchumi. Neeku ore ena siai netaa esiai netaa kegira iltung'anak aendeleza ashu kegira iltung'anak aarep peesa erishata pookin ashu enkata pookin nagira iltung'anak airemisho.